Kũhingũra akaunti ya bengi, no nginya wambe ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, wakerĩ nonginya ũkorwo na ID ,ũthiĩte na ID. Wagatatũ nonginya ũkorwo na mbeca cia kũregĩsta wahingũra akaunti ya bengi.

Kwerũhia marũa ma gũtwara ngari, ũthiaga na marũa marĩa makoragwo ma gũtwarithia ngari handũ hena cyber, ũkanengera mũndũ ũcio wa cyber akaingĩra App ĩtagwo eCitizen after ũgũo aka scan -ni license ĩyo ngũrũ yaku, marũa macio ma gũtwarithia ngari, askani yahingũra-rĩ, App ĩgakwĩra mbeca irĩa ũkũriha okorwo ũkwenda kũrĩha mĩaka ĩtatu kana mĩaka ĩĩrĩ ũkarĩha, warĩha-rĩ ĩgagũcokeria mecinji nĩgetha ĩgakwira license yaku nĩyatuĩka renewed.